Koree olturur kitok oitashieki agriculture tenkop ekenya kooto ninche aikilikuan larutok aajo kaaretoto eyieu neya nkarn enche o nambai esimu petum aterewaki irkiliku neliki ajo kakwa polea natii sokonini nakaja iko peyietu.